ne ok atiyo gi namba ma itiyo go ndalo mar covid 19 namba maloso weche kata ma inyalo kony go weche mopore kendo aparo ni joma notiyo kode aparo ni noyudo konyruok kendo ne omigi kony mane gidwaro e lak sa mane gidwaroe.

gwenge moko e piny kaluo chopo tek kaluwore gi kaka gwenge go ochwere kendo yore madonjo e gwenge go seche moko bedo matek kendo ok gin yore go mabeyo, iyudo ka yo otimo chuodho kata kuma nyamburko de kadhe ong'e kendo yo bedo matek luwo nikech ong'e yo, koro kaka piny ochwere e gwenge mag kaluo seche moko miyo jogo machiwo kony ma apoya yudo weche matek kendo yudo obadho ni ok ginyal chopo kuonde monego bed ni gichiwe kony go kaluwore re ni yore richo kendo kuonde momo yore onge

Kane pok Inua Jamii obiro, kata kane pok ocha chenro mar kowo pesa mar Inua Jamii e oganda ma hikgi oguaro ne nigi taabu ahinya kendo ne iyudo ka moko kuom gi ne thoro tho nikech kech ne negogi kendo ne ok giyud ok ginyal yudo gino magichamo to nyaka ne chak chak chenro mar kowo pesa kitiyo gi kembe machalo kaka Inua Jamii tinde ogandago oa negi gima ginyalo chamo kendo ka pesa gi obiro to pesani nyalo konyogi kagilosogo tijegi kata ka giloso go puothegi mondo gibed gi gino maginyalo chamo e ndalo mabiro. Omiyo chenro makama osekonyo oganda kendo miyogi bedo gi teko kendo bedo gi duol ei anyuola ka gin jogo motegno kendo gin jogo man gi gegi manyalo konyogi.

Wach mar rowere bedo maonge tije e gwengewa kapok orang maber kendo pod en, pod en gino ma jo siasa kata jogo manie telo goe agoya mbaka to tich moro mokao ni itimo achiel kachiel pod onge kendo ma en wachma koro okwako gwengewa kendo rowere nie kuma tek moloyo. To kaka sirkal kata mar piny owacho kata mar kaunti kaka ginyalo rakore gi wach ni en mana ni ginyalo keto lwasi maber kendo ka giketo lwasi maber ne jogo ohala kata ne rowere to rowere nyalo yudo kaka gitimo ohelni gi kendo ginyalo loso tijegi. Mar ariyo piny owacho kata kaunti nyalo temo duoko chien weche mag mibadhi, ka giduoko chien weche mag mibadhi to rowere go mosomo kendo man gi barupe gi ka ochwalo kwayogi mondo migi tich to inyal migi tich maonge mibadhi kendo ma nyalo duoko chien aah, chenro no kata nyalo duoko chien weche mag rowere koso tije e pachoka

Ma en miyo dhiang' chanjo kata chenro mar thiedho dhiang' nimar chenro ni en chenro maber kendo dhok go ma itimonegi chenro bila ma kama gin dho go mathoro bedo mabeyo kendo ngimagi bedo maber ka omigi yath to tuoche machando gi okbi chandogi ,kendo dendgi biro bedo maler kendo gibiro bedo gi nyak mowinjore kendo aa, wuon dhiang' machal kama biro bedo mamor koneno ka dhiang' nigi ngima makare kendo dhiang' ngimane dhi maber

Aparoni ni kaka itime e pinje maloka kuma jogo ma hikgi ong'aw kata jogo ma osebedo joma dongo ahinya, inyalo, iketo e kumoro e dala moro achiel kendo imiyo gi rit makende kendo ma miyo jogo ok bedgi weche mangeny kata ok bedgi paro mangeny kendo gigo ma gidwaro giyudo ka. Koro aparoni ka watemo timo kaka pinje maloka be timo mar keto jogo ma hikgi oniang' kendo jogo ma nyao, manigi nyao mar del, iketogi kumoro achiel kendo e dala achiel kendo kanyo imiyo gi arita ma kende kimiyo gi gino magidwaro kendo kikonyogi timo tijegi kendo ka item morgi mondo mi weche machando chunygi odok piny kendo kik gibed gi paro mangeny. Omiyo an ma egima aneno ni kotim to piny Kenya biro konyo jogo ma hikgi oniang' kendo jogo man gi nyao mag del

Tijni nigi nengo e gwengewa nimar okonyo oganda ngeyo kendo okonyo gengo tuo mar kipindupindu mathoro nego oganda wa kendo tijni ka ogandawa orwake to tuo mar kipindipindu ok bi bedo ,ok bibedo gino manyalo hinyo oganda wa kendo ngima mangeny ibro res kokalo kuom tijni. Omiyo tijni en tich maber kendo en tich ma onego obed ni itimo e gwenge ma kaluo kuma tuo mar cholera osebedo kachando oganda kuom ndalo malach

Gimatimore ka en mashinno mar kayo ngano, koro kosekayo ngano timoyo ngano maber kendo ma en tich matimore e gwenge mipidhe ngano e gwenge ma kalang'o kendo en tich maber ahinya kendo tich manigi nengo. Omiyo ka mashinni osea kayo ngano kendo koro okeyo nganono mondo omi nganono omo mondo omi nganono oyud chieng' kendo otuwo maber.

Ma en chiemo ma joluo ohero ahinya kendo mae en chiemo miluongoni kuon. Kida loso kuon mokwongo nyaka ibedgi mogo kendo nyaka ibed gi pi. Bang'e koro kida chako loso kuon, ikawo pi tiketo e sufria maler tiketo e mach. Kiseketo e mach tichwako pigni ma pigni yieny. Ka pi oseyienyo to imedo mogo mos mos ka idwalo kuon imedo mogo mos mos tidwalo kuon, idwale ma kuon ma kuon riwre, kendo inyalo dwale bang' dakika moko apar. Koseriwre maber tiweye to ochiek kendo ochiny maber. Kosechiny maber, motem kagima oda chako wang',to igole, kisegole to ikete e san. Kisekete e san, inya chame koliet kendo koliet koka ober, kiweye bokwe ahinya to onyalo bedo matek kendo chame nyalo tami.

Gini yudore e aluorawa kendo gini ityo godo e pimo tuo mar malaria kendo en gino ma konyo oganda wa eyoo mamalo ahinya nikech okonyo wa ng'eyo weche mag tuoche mag malaria kendo ka watiyo kode to wangeyo ka wan gi tuo mar malaria kata waonge go

Pig, tijni dwaro mana pii kod sabun kendo odwaro pii mangeny gi sabun mangeny kasto idwaro gima inyalo tiyo go kuom rudho kata kuom dunyo eeh, carpet machal kama. Koro tijni kisebedo gi pii gi sabu eeh, iketo sabun kasto tijii en tich koro rudho kendo irudhe kuom kinde madirom kata nus saa. Bange ilawe gi pii mangeny kineno kobedo maler to iket e e chieng' kendo inyalo moye e chieng' kuom ndalo kata adek mondo mi otuo maber ma ok odum kata obedo gi tik moro marach bang' kose tuo

Aparo ohala no mar uso ring'o mong'ere kaka butchery kendo ma en ohala ma iyudo e pinje kata e gwenge ma ka luo wa ka kendo ohala ni timore e yoo maber ahinya. Iyudo ka ng'ato okao chiaye kata okao dhiang' nyarwath moro maber, oyang'e koseyang'e to ipedho ring' gi kata ing'aw ring' gi kaka ineno ong'aw gi ne kendo gityo gi ratil manyasani kuom pimo ring'o kendo inyal ng'ol ni ring'o kaluore gi pesa ma in godo. Omiyo ohala ni en ohala ma tinde oselokore kendo tinde gima okelo lokruok mare en ratil manyasani kendo ma to konyo oganda wa nikech inyal pim ni ring'o kaluore gi omenda ma in go

Kaka onego tim tijni en ni ikawo ogunia mano ma iseweyo tiyogo kendo kata ogunia moti to ikawo to iole lowo ma iseloso maber lowo man gi manyiwa, ka ise ole lowo to itucho oguniano matindo tindo to ikawo ber maginyalo yude chieng' maber kendo ginyalo dongo mana kaka alote mamoko ma opidh e puodho.

Maa en gweno mano ma ,mano ma ochiel kendo motimne mano miluongo ni deep fry kod waru kata viazi mabende otimne deep fry kod salad, chapat be nitiere bathe kanyo. Koro ka wachako gi gweno, gweno inya yango gweno maber kiselose maber to itimo e pan to iluto gweno ka moo osechwakore moromo to iluto gweno kipande ka kipande to iluto e moo tichielo gi kuom dakika matin ma ine ka giokore marabuoro. Bang'e igologi to iketogi thenge kasto iyiedho waru kiseyidho waru ma magi maber tobe ilt e moo, kiseluto waru e moo tobe ichielo gi mana mine ni gilokore marabuor. Bang' mano, ikao nyanya gi kitungu to ingado kendo ikiko gi kanyakla kasto inyalo toko gi kanyakla mondo mi ichamgi

Ma en bulo ring'o. Ahero bulo ring'o nikech ring'o mobul nigi ndhandhu kendo en ring'o mamit ahinya ,kendo aparo diere moko kane abulo ring'o to ne awinjo ka ring'o mobul opogore gi ring'o ma kawadida moted gi sup kata mano mochiel. Omiyo tijni en tich ma ahero ahinya kendo nimar en, en gima mit kendo ring'o mobul mit aduwa

Gimabiro e pacha ka aneno gini en bombego madongo kuma ji thoro dhiye kar magawa mag yudo chiemo, chiemogo mitedo ma ohiuhiu kaka KFC,kendo gin chiemo ma jok manie boma thoroga tiyogo ahinya nikech chiemogo gin chiemo ma iyudo ka oselos chuth kendo ichamo gi.inyalo chamo gi kanyo kata inyalo ting'ogi idhi ichamgi ot, to chiemogi chutho chutho, gin chiemo ma ok owinjore wacham pile ka pile, nimar gin gi mo mang'eny kendo gin chiemo manyalo kelo ne dhano tuoche mopogore opogore kaka tuwo mar adundo kata medo del mang'eny ahinya. Omiyo chiemogi gin chiemo ma ok owinjore gi ngima dhano kendo dhano ok onego obed ni chamogi pile ka pile.

Ka aneno gini taparo mana gweng'ego mag Kano ma ka koth chwe ga malich ahinya to thoro bedo gi weche mag pii mayweyo udi kendo weche ma pii tero oganda mangeny kendo pii nego jii ka koth chwe. Kendo oula thoro inyo jodak ma kuno. Omiyo mano e gima biro e pacha keneno picha machal kama

En adieri ni boma ma Nairobi osewito huma mare kuom bedo boma maler. Ma kaluore gi chido kata taka taka ma osebed ka iwito e boma ni kendo jotend kata sirkal mar gweng',mar gweng' ma Nairobi mano mongere ni Nairobi kaunti officials ok tii maber kata ok gilos weche ler e bomani kendo koro mae en kaluore gi mibadhi ma nitire e kaunti ma Nairobi kendo kaluore ni jotich makanyo ok ochimore gi tijni tir kendo ok gitim gino ma idwaro. Gima ginya timo mondo bomani oduoko huma mare mar bedo boma maler en ni mondo ginee kaka ginyalo duoko mibadhi chien kendo ginee kaka ginyalo jiwo jotije gi mondo ,mondo mi orit ler kendo oneni bomani obedo maler kinde ka kinde. Kendo onego gine ni giketo gige choko taka taka ee kumoro amora. ei bomani ma ka ngato wuotho to onyalo bolo gimoro mane en go e lwete ma dipioka nowito e ndara. Koro omiyo aah, en tich matek to ka jo, ka oduok mibadhi piny to tijni biro dhi kare kendo bomani biro dok mana e wang'e kumane entie chon

Puonjo jotuwo ka pok opime tuwono mar ayaki en gino maber, moyo ng'ato bedo gi hikruok kendo obedo gi ng'eyo gino ma onyalo timo kata kaka onyalo dhi mbele ka opo ni oyudo gi tuwono kata ka opo ni ok oyude go. Kendo ma miyo ng'ato bedo gi geno kata ka opo ni oyude gi tuwono to en gi geno kendo en gi ni um geno ni um gik moko biro dhi kare, kendo ong'eyo maber ni kata ka obedo ni en gi tuwono, to mano ok e giko mar maisha. Kendo tuwo be miyo ng'ato luoro mane en go cha dok piny. Omiyo um puonjo jatuwo ka pok opim tuwo mar ayaki en gino maber ahinya. Um ka opo ni omiya thuoloni mar kata opo ni omiya um tich mar um pimo jogo mani gi Ayaki kata um puonjogi um, ok apar ka nitie gino ma anyalo medo, en mana ni um anyalo medo saa kata um seche ma ibedo go piny kipuonjo jatuwo, nikech jogo mapuonjo jotuwo kuom tuwo mar Ayaki gitime e yo machiek kendo gitime mapiyo piyo kendo seche mitime tin. Omiyo an anyalo mana medo seche mag puonjruok mono omi ng'ato ka ng'ato kata jatuwo ong'e maler kendo ong'e maber gino ma dhi nyime.